Gima omiyo ahero gini kendo sigana mamiyo ahere en kaka deye machon ne yande losoga bel ni. Yande ka belni osetuo to ing'ade to ikele to imoye e chieng'. Kose moye e chieng' to idine alafu ichunge. Kose chunge to koro inyalo riwe gi oduma. Inyalo riwe gi oduma to ikete itere e tinga to irege. Gini ne miyo nyithindo machon ne bedo motegno kendo ka ing'iyo kata gi sani, deye kata joma oti otegno kaluwore gi belni kaka ne gitiyo kode. Opogore gi sani ma ji ok ti kode. Ma iyudo ka nyithindo ngimagi ok chal ka ngima machon. Gima omiyo ahere ni en gi teko alafu tije loso yot. Lose yot ahinya ok kaw sama ng'eny.

Chiemoni kaka inyalo chame, inyalo poke , kata inyalo bare to ka isebare to ichame to igolo kuthe ne go. Eh inyalo chame gi kuthenego alafu ok imuony ama ipoke alafu ichamo kuonde marochere go pause.

Tijni ose lokore kendo opogore gi ndalo machon mane ka ineno gini to ineno ka kore opogore gi sani. Lowo machon ne opogore gi lowo masani. Iyudo ka lowo masani nigi manyiwa mang'eny ma kiketo, kiketo mm kiketo alodni to iyudo ka kore lokore, mm kite lokore. Ndalo machon to kite kaka ne iketeno e kaka nobedo ok kasani ma kite lokore, biro marakwar rakwar kama. Chon to ne en ga kaka ipidheno e kaka ikawe, to iluoke to itede, to ichame. Sani to ni nyaka iriwe gi alot moro eka ichame.

Kanono tijni gimabiro e pacha en ni en tong' gweno ma ose en tong' gweno ma osego, kendo oseto makata osetigo. Koro opoklonegi kata toke oket kamoro thenge minyalo rege alafu koro itiyo kode e tije mamoko. Koro kanene, kaneno kokete kama to ang'eni okete thenge kendo ibro rege, ibro moye totuwo tirege titiyo kode tije mamoko. Itoye itoye tosinjore titiyo kode e tije mamoko.

Tijni ni kod nego e aluora wa nikech en tich ma ji ochayo, to inyalo tiye ti iyudo pesa mangeny. Koro kaka inyalo rego gigi ka iserego, to ichungo ti itwono kaka thudho ti itiyo kode ,mo loyo gik mi itiyo go kaka thudho. Koro en gi nengo maduong' nikech okonyo ji ok ti gi pesa mang'eny.

Tijni ober nikech ber ma iyudo en ni inyalo puonj ng'ato kaka itiye, kaka ipidho yien ni tomiyi gimoro matin. Kata onyalo miyo idhi e kuonde mag fuambo kidhi wachonegi kendo kendo midhi puonkogi kaka itiyo tijni. To olemoni bende nyalo konyi nikech inyalo use tiyudo gik moko matindo tindo.

Ee kaye kaneno to aneno gima chal olou taneno gimoro marakwar e iye kucha koro kae anyalo wacho ni en kama imake rech

Tijni kaka aneno kae itime egweng'wa en ni inyiewo tol, kise nyiewo tol to iguro ne diel loch. Kise guro negi loch, to itudo tol no e ng'ute . Alaf Kisetudo ne tolno e ng'ute, tibiroga titweye kanyo kochamo lum.

Anyalo puonjo ng'ato ni okawo juala marateng' to oketo lowo, lowo lowo mokuok eiye alafu oketo yugi malo. Koseketo tokawo yadhni toketo kuro. Koro oologae pi tomedo yugi kanyo kata lowo mokuok to omedoga pi omedo pi omedo pi to olemono nyak. Odongo to yadhno dongo dongo

Ee kae en kar wito olembe nikech ka aneno to aneno machungwa, aneno pi bende, pi ma ochido, aneno rech, aneno oduma, aneno kabich, it kabich ,aneno nyaka yedhe ma otur otur.

Ber tiyo tijni en ni iyudo omwom. To kata koweyo omwom to ibedo gi chiemo maber e alworani makoro ok ichandri. Chiemogi bende gin chiemo ma kichamo, chiemo kaka nyanya, rabolo, gin gik mamiyi ,miyo rembi bedo maler kendo ibet gi teko mang'eny.

Tij ni nigi nengo e aluorawa nikech ka itiye to iuso mauwago to iyudo omuom. Kata imiyo ka ipidhe to lowo inyalo puonjoji ni ka ipidhe mauwa e lowono to imiyo pi kata oula sama koth chwe, ok ting' lowo mamalo mokwokno.

Ng'eyo monegobednie en ni ng'eyo kaka itiyo kod, itiyo kod gimoket kanyono e neno ni ati, maua kata yath mopidh kanyo odongo maber. Bedo gi ng'eyo e tije mano gima ber, to masinde ma dwarre kanyo gin kaka sola aneno kanyo gi chuma moro michwoyo kanyo. Aneno sa bendonego bed kanyo.

Gik makelo mor maneno kanyo gin kaka gima fuyo malo no, seche ma inene to ing'eyo ni pachi te iketo kuro. Kendo mori kaka inene kodhi.

Ber ma iyudo kuome en ni ok iti gi teko mang'eny ka idwa tiyo kode ka idwa kiro pi tiyawe kisetieko kode tilore koro ok iti gi teko mang'eny ni isombo pi tiolo. Koro ogeng'o e tiyo gi teko mang'eny alafu sa be otiyo go okawo matin.

KaaAh, kakanyalo puonjo ng'ato anyalo puonjo ng'ato tiyo kode ni ati maye mashin ma inyiedhogo. Kendo onego obedni isoye e thund dhiang, kisesoye e kind dhiang', to nitiere kamidiyo mochakre go. To ing'iyo kaka chak donjo, kendo ka ineno ka chak dhi piny to idiyo kama ilorego kanyo tikawo chagi titiyogo.

E kae nitiere ji ariyo to ng'ato achiel ng'ado yien, yath motwi gi masind ng'ado yath kata bero.

Gik makelo mor kae gin oboke, gin yadhe, en yath moti kanyo no. Kendo gima kelo mor kanyo en mor kich maneno kanie e kor yadhno.

Sigana mare en ni ikawo lowo mokuog tiketo e gunia tikawo kodhi mar ndimno tiketo ei gunia no tiolone pi. Kisetieko tigole kanyo, kisegole kanyo, tikete e puodho moro. Ikunyone puodho moro tikete kanyo timedonega pi ,todongo togolo ndim.

Tijni ji ohero nikech en ka oseti, ok otek. Ka oseti, yadh olemoni tinwale inwale e yien. Kendo kisenwale kamano, to ogolo olemoni to olemoni kosedongo togik ma koro onyalo golo olemo, tirito kosekwok tichame, nyithindo bende nyalo chame, kata jomoko nyalo biro to nyiewo. Tiyudo ohala.

Tijni nikod nengo e alwora nikech otek. Nyaka ikaw tol gi yiende ariyo, itwe tolno koni gi koni to ipimo. Ipimo kaka onego otime ka isepimo to ikomo, ka isekomo tiumo. To en gi nengo nikech onego oket buche kaluwore kata kaka owe ne thuolo.

Ber ma iyudo kuom tijni en ni ka isewang'o gik ma ochido go to tuoche koro ok nyal maki.

Mm kae nyithind skul gin ji ariyo ariyo, giloso giloso yo moriere, ma inyalo kome. Koro giketo yo moro moriere minyalo komie.

Dhano yande puroga to ka gisetieko to gichiemo e puodho kanyo, to giweyo nyaka yugigo kanyo. Sani iwang'o yugigo magipuro kanyogo kata iiko ,sani bende tinga nyalo puro kata dhiang'. Ng'enyji ok pur gi lwetgi sani.

Gima e biro e pacha ka aneno gini e e, en yadh ogaka, ah gi mananas, eh. Yadh mananas ma osetong' mananas ma osechiek.

Ber ma iyudo kitiyo tijni en omuom. Inyalo tiyo gi gigi e mako rech to iyudo omuom kata iyudo chiemo, mang'eny ma ichamo ba dong'.

Ee, sigana mar ng'eyo kuom anguro , uh, en ni anguro ntiere mopogore opogore. To anguro ka imiyo chiemo maber, kendo ing'iyo ler mare tanguro pugno kendo obet gi ngima maber. To anguro nigi omuom mang'eny, mang'eny minyalo yudo titimogo gimoro maduong'. Kendo jo ji ka ipidho anguro to ji mamoko nyalo a oko mar kata pinywa kabiro neno anguro mipidho kendi miyi omuom.

Ii, i iyawo kar mtoka kama kano moye no, koseyaw kar kanyo to iyawo kube to iolo mo no kanyo nyaka pong'. Ok kasani ma itiyo gi en gi masinde ma itimogo kamano.

Ee, ewi mashin ni en ni en mashin mane piago gik mabitho, kata omako gik moko mag chuma chuma, kamae.

Kaka anyalo, anyalo puonjo ng'ato ni okaw chupa to otucho buoye, to opng'o gi pi toloro wiye totucho nyaka wiye matin. To pino akete e tie maua maketo kanyo no, kata yath matin maketo kanyo no. Koro oton oton ga mos mos.

Mae en waru kendo kaka ilose en ni ipidhe, ipidhe e bwo lo. Kosepidhe e bwo lo to onyak, kosenyak to ipudhe to inyalo turo yadhe no tiketo kocha alafu en ikawe to ipaye gi pala to itede. Kisepae tiketo chumbi tiketone, ichiele to itede.

tij ni itime aluorawa Iidho yie, kiseidho yie ibed gi oliho mabor kata. chon ni tiyo ga gi yien chon ni tiyo ga gi yien to sani itiyo gi oliho to irudo irudo kamae ka in ei buo pie ka in ei yieno.

tij ni lum ni inyalo loso go ywech to iywecho go, kata inyalo umo go ot, kata inyalo use, uso lumb no.

tij juala marateng' moket kanyo no konyo e yore mang'eny. okonyo e umo umo loo kata umo gimoramora. okelo okelo kute mamiyo loo kuok kanyo

ikao bape kendo igoyo bape go. ichungo gi tiketo gi e igogi gi musmwal to iwenegi, iweyo kar yweyo kama diek nyalo soe wigi, kendo golo e wigi, wiye malo to iweyaweya kamano.

ong'er ka katuro oduma oidho wi yien bo otur oduma, oidho wi oduma, tiang' mar oduma ba otur oduma bolwar piny.

kae nitie mama gi joma moko nyaka nyithindo, gibet piny a juala marateng' kata to gin gi pala koro giriago odumb nyamula to gisuso.

en gi kar muya kamoro, kanyo mar muya. kar muya kanyo en oneno ni okalo muya maber modonjo kendo ogolo muya. kendo otimo tich mar neno ni muya man kanyo ber

Ipidho karot, ipidho, igoyo tuta, kose go tuta to ikiro ,iketo ne loo mokuok koseket lne oo mokuok tiketo kodhine, koseket kodhine tochako dongo, kosedongo to ikiro ne loo e tiende to kuot. Kosekirne loo moromo kode manos eche ma idoye, inyalo doye dichiel kata inyalo doye diriyo. Kisedoye tinyalo ketone, inyalo medone manyuwa e tiende kanyo to ok iket mangeny, iketo mangeny to owang koro iketo moromo kode to bang dweche to oselosore to ipudhe asto ituro wiye no tiweye.

Kae nitiere mama to gin gi, gin gi gunia marateng to giketo oduma mar nyamula, koro gin nyaka nyithindo kanyo m,giriwo joma hikgi opogore opogore. Giriago oduma togi , giriago oduma to gisuso, gisuso e gunia no

Kae jogi puonjre kaka nyalo rito mashin ni to giketo olemo gi mopogore opogore mar mondo mi kik gipong e wiye kanyo kendo gibed kama owinjore kodgi to gipuonjre kaka owinjo obed ni giketo gi, kitgi kaka gichal

Iii, inyiew kothe, mokuongo ipuro kama tin kama to iketo manyuwa, kiseketo manyiwa, iloso tuta maduong, gima chal tuta maduong mokuot tiketo manywa e wiye kanyo tiketo kodhi, koth osuga ni, kiseket o kanyo tiole pii. To iweyo twe, to inyalo ume, kiseume kosechako tii tiweye, kosechopo e okang minyalo pidhe go tigole kanyo tidhi pidhe kamoro koro ema ka oselosore kama tituro chunye tiweye mondo ogar, kosegar tokoro ingwede

Gini ichamo gi jokma nigi, mmmh, gi jokma wenge gi ramo.,kata wenge gi ok nen maber, nyalo neno mana ngima ni mabor, machiegni ok ginee. koro Ka ngato ochamo to oyaw wang. Kendo gini iketo e chiemo ,inyalo chielo gi chiemo mopogore opogore

Tijni miyo chak kendo chak konyo e tego del kata inyalo uso chak to iyudo omuom. Kowe mano jokma opidho dhiang gi, dhiang mag dume kendo dhok okawe e aluora kaka jokma omewo kendo man gi nyalo

Kae oluong laktar okonyo golo nyathi ei rombo kendo koro oyange, ongade to koro otwange ka oduoko pien kaka noyudo

Lweta ne otetni ba apuko chak tee ka akago e kube omiyo ne ok omora, sani to angeyo kaka akage

Sani pii manie tangi ni ikelo gi tinga kata gi mtoka to chon tonikelega mana gi wich ,isombo mana pii gi wiyi

Chiemo ni iluoke to ikaye akaya, timuode amuoda.,omuodore kata inyalo poke to ichame achama kisepone e yadhe no

Gima dwarre ,kuonde mikete chak gi masin matudo paibe ma inyietho go go, gi ngat ma control, en tijno ema tiyo. Odiyo kama ichake go kendo odiyo kama itieke go

Oger duol ,en duol mar diek. Koro oket bape, ogere gi bape gi dhot nitiere mabati malo to owe , owe kar muya ,kama giyweyo go giyweyo go

Mae masin ma inyiedho go kendo otingo paibe ma ywayo chak to tero kanyo kendo en gi saa, en gi , en gi kama nyiso teko ma chak birogo

Chagni iuse to iyudo omuom kendo inyalo madhe to omedi teko, mmh

Mae en waru. Kendo inyalo tede to ichame, itiyo kode kaka chiemo kata inyalo use to iyudo omuom kata pesa

Onego opidhe kama okuok kendo sama itere e chiro onego ipuonj jochiro kaka ipidhe gi kaka onego okete kosegole e puodho kama muya donje maber mondo mi kik okethre

Mae puodho ma onindo, mae puodho ma ipuro gi tinga moyugno mipuro gi tinga to gin tingni ariyo.

En gi, tijni inyalo puonjo ngato tomiyi omuom kendo joma tiyo kode en jokma olony kendo mosepuonj kaka itiyo kode. Nyaka itii, inyalo mana tiye kain gi lony ewi

Ikao pii tiole ndoo, kiseole ndoo titero but nyaroya tosoyo dhoge tomodhe

Gini konyo ,konyo gengo tich matek mar ngato tingo ga kata pii ewiye gi kube katero e puodho. Seche ma okete kanyo okonyo nikech koro en machiegni koro chopo e pii yot

Iyudo omuom sama in gi rombe gi kendo ibet japith moluor

Dhiang dume ma itweyo, idwa nyiedhe, itweyo wiye gi tiendene

Oduma ipidho kachiel gi yien. Koro ipidhogi kamoro achiel ,ipidho oduma, tipidho yien, seche ma oduma no osehiek tinyalo tongo yien no titiyo go

Iketo nyanya ,inyalo kete e gunia misekete loo mokuok, iketo kothe kanyo kata yadhe matin no kanyo tiolo nega pii todongo. Kosedongo tigole kanyo itere e puothe mane ilosone tiketo gi kaka owinjore iketgi kiwe thuolo ne ngato ka ngato kaka biro dongo. Kosechako dongo kamano tinwale ei yien kanyo mano ka en e ode koro

Mae kodhi matek loso kendo otek yudo omiyo ka ngato oselose to en ga gi nengo mamalo kendo tije tek ka ilose